aa ore taa entoki nalotu indamunot ainei tenadol ena pisha naa esiai olchamba ashu esiai eunore amu ore piidol ena mama enapita indaikin aa kuna naji, kuna tokitin naaji impuka naagira aitai tolchamba adolta olchamba sapuk etii atua olchamba sapuk otuuno mpuka, nkuashen, inkitunguuni ntokitin akeyie naaba anaa nena neeku etabawua naa enkata nagira aikesu kuna tokiting tele shamba lenye.

aa ore taa eninko piisum oltung'ani peyie eyiolou ena siai ashu peeyiolou atadalai tiatua enkare naa keishia niisum naaji oltung'ani otubulua penyo oyiolo atadalai tiatua enkare peyie megorr ake enkare nijoki peyie elak inkaik tiatua enkare niken inkonyek nijoki piiken sii enkutuk nelaa tiatua enkare alo nijoki peemejing atua, atua enkare peemejing atua enewueji negut piilep ake teshumata ometaba anaa neyiolou sinye ataara enkare.

aa aidim taa nanu atejo manyorr taa nanu ena baye pii amu tenijo aing'orr ene naa olchafu ele obore ene ashu oltaka ele otasotoki tene tenewueji naa enidol kuna kera naata irkuniani naa kegira ninche aasotu oltaka tene netu ninye ishop inoshi tokitin oonkaik aa gloves naa kegira aibung ilchafui neeku megira ninche airrita aate toomoyiaritin naayau ele chafu naaku manyorr pii nanu ena baye nagira ae endelea tenewueji amu aisapuk oleng olchafu otii enewoji.

aa ore taa tenidol ena pisha naa ene, sukuul taa ena idol inkera e sukuul neeta inkalamuni eeta imbukui nidol ormalimui lenye tidie kegira kuna kera aisuma idolta ake ajo enkisuma naloito dukuya tena pisha amu meeta enkerai nemeeta intokitin enyena nemetii, etii pookin ilorikan lenye inkera naateterrenate te darasa egira ainining'u oleng ormalimui ashu enkisuma naishoritay naaku ore piidol kuna kera naa inkera naagira ninche aisuma pii.

aa ore taa entoki nagira aasa tenewueji naa adolita ajo sukuul etii kuna tomonok ashu kulo tung'anak amu etii irpayiani onkituak adolita intomonok are naajing'u tidie enapita inkardasini nadolta nkulie nairorita onkulie naagira aatoni adolta ajo egira pii aisuma inkulie etii naagira aitumia imashinini e computer neeku ore piidol ene enkisuma ena nagira aasa tene amu ore ninye piisum enkardasi natii e milango tidie naa idol ake ajo ee sukuul ena nagira enkisuma ae endelea tenewueji.